Kidwa ng'eyo ka lowo minyalo pidho go cham ber ,ing'iyo ka loo no mor mor. Ka loo no nitie gi pii mok ng'eny to bok tis nitie mana diere kanyo.

Tut maber kikomo go kodhi lingana gi kumidwa kumidwa komo .Wawachni idak kuma pii ng'enye ok ochuno ni nyaka iket iket kodho matut sana inya keto centimeter ariyo ,kata adek kata ang'wen kodhi mabor. Lakini kuma kumotwo pinje motwo two ber kidwa pitho tiketo tiketo kodhi kata centimeter abich nyaka apar lakini be kik kal apar.

Dhano mang'eny ohero tiyo gi yor mar apara ka gipiidho rabuon niwach apara miyo gi, niwach apara konyo rabuon yudo nutrients mang'eny niwach i ikunye gipiny gi matut. Asto kendo apara be konyogi chama e kata ka chama nitie ,tij chama biro bedo mayot kendo apara konyo kuma nitie pi mang'eny. Ki in gi gweng' ma nitiere pi mang'eny, apara ber niwach iketo rabuon piny piny piny ma pi mang'eny no manitie malo ok dhi chopo ne. Pi madhi chopone en mana pi ma rabuon dwaro kende, ok pi moro ma excess.

Maendi en tij rech to tijni ber kabisa niwach ka gisemako rech to giomo rech tobe giuso, mano miyogi pesa ma ginyalo terogo nyithindo e skul tobe ginyalo yudo pes chiemo e ot. Kendo rech ber niwach en chiemo maber to be omit, asto mar ariyo gima omiyo ok ahero tijni en ni jokma tiyega seche moko moko tho ga e pii to mano ok ber

Mae endi en olemo mathuol kata gi dho ngere waluonge ni dragon fruit. To olemo mathuol ni ichame mana kakichamo olemo moro amora. Ing'ado diere kiseluoke ting'ado diere tichamo lakini potego ok cham kati nyalo tiyo gi loso juice ikawo tikete gimiluongo ni blender to i blend timadhe kaka juice kata inyalo loso go gimoro miluongo ni smoothy iriwe gi rabolo gi chak tichamo

Kang'io picha ni, taneno jaadha ma matiyo e nam, ma en tije en golo chilo ma dhano wite nam kata ma biro gi yamo e nam. Manetije, okao gi to nitie moko mokaogi todhi tiyogo nitie mokao todhiuso nitie moko ma gin chilo chilo, modhi wito.

Maendi en mm gi dho ngere wawachoni irrigation system, to itiogo ka kumidwa puro anyuola ni pii onge mang'eny, koro itiogi chupni to ituchotucho gi koro okang' ichung' satesate nidhi e puodho olo pii gi pipe kata gi kube. iketaketa kamano to koro pii kwore e gimoramora mipidho maber.

Magi endi gin atudo gi min gi koro nitie ngatma opidhogi oketogi e odgi maber, to chal ni atudono imiye chiemo maber niwach onyuolo nyithindo maber kabisa koro mano tiendeni atudono chiemo maber to modho pii maber

Magi endi gin diel. To diek ber ne wach kipidho diek to inyalo usogi e butchers kata ka dhano nigi arus kata liel iuso tiyudo pesa. Moro kendo, gimiyi chak, inyalo uso chak. Kendo skin, gimiyi skin, minyalo uso skin e jok maloso wuoch kata bags.

Tijni e nikod geno e aluorawa niwach kipidho diek. Diek ber gi mokwongo ni diek inyalo chinjo gi tiuso kata inyalo use kaen mana kamano iuso ne ng'ato dhi chinjo kende. Mar ariyo be diek miyi chak.

Kaluoko to pi orumo e fereji, gimokuongo madhi timo en dhi e ot, kao kubni makete pi to adhi mbele gi luoko. Mano mkowongo. Mar ariyo, anyalo dhi ng'iyo pi ka ntie kuma chiegni gi pi. To mar adek, kantie dala, to ntie nam, anyalo dhi tatuomo pi taduogo tatieko luoko. Mar ang'wen, kantie kisima, tanyalo dhi kisima, to atuom pi mondo atiek luoko niwach okanyal duoko lewni molil eot kase amua ni agologi aluokogi. Mano ok timre.

Maendi en puro mar fi mar rech. To tijni ber niwach iyudo rech piyo piyo, to mang'eny, kumoro achiel, dichiel. Kendo inyalo kawo rechgo tidhi uso tiyudo pesa, kata inyalo kawo moko tichamo to kata inyalo kawo rech sama dhano kawo cha, to gidhi uso, tiketogi, gichwero kanyo . To opoklo mag rechgo idhi uso niwach be ilosogo gik moko.

Gi dho ngere magi yiend green peas. To kidwakanogi mondo kik gikethre, iketogi e rija kata, mano frij. Ilwokogi maler, e jwala tiketogi e frij kata e tin. To inyalo yiero, mondo ichwakgi mondi ekikan gi, katikan gi mokichwako.

Tij pidho gweno nigi nengo mang'eny ahinya e aluora niwach gweno ng'at ang'ata chamo gweno jii mang'eny chamo gweno. Koro inyalo uso gweno mokwongo ,mar ariyo iyudo tong' gweno ti inyalo bedo ni ipidho gwen mar chamo kata gwen mar tong' kende to mago pesa lilo.

Tij pidho rombo ber, ne wach kisepidho rombo to rombo iuso tiyudo pesa. Mar ariyo, rombo nigi chak, inyalo golo. To mar adek, skin mar rombo dhano tiyogo mang'eny loso gik mang'eny ka koti, bags, inyalo uso be. Kipidho rombo to mano tiende ni idhi yudo pesa kata in gi pesa newach gidhiomoni pesa mang'eny.

Pidho skuma tiketo nipidhe e greenery kaka mano. Dwaradwara ka in gi darams, to ing'ado darams go kuma pi nya donje nyaka piny, kata kuma chieng' donje maber. To gimidwaro en mana kodhi, pi, gi kumidwa pithe.

Magiendi gin mbata, to an aneno mana ka tijni ahere ne wach kipidho mbata to mbata nigi tong' to inyalo uso tonge go ko jok moko mawirio maber dwa pidho mbata kata to be dhano chamo. Inyalo use ne ji mondo ocham.

ka ng'ato dwaro passport to inyalo dhi e ofis town ofis mabor cha miluongo ni huduma center. To kisedhi kanyo tidhi gi I D ni , gi birth certificate ni gi gik moko ariyo adek ma ang' kwayi tidhi yudo passport ni.

Tij pur ber, niwach kipuro to inyalo uso gik mipuro tiyud pesa. Mondi ka ipuro cabbage nikech cabbage nigi ohala maduong' kamoramora dhano chamo cabbage mang'eny. Asto en otiyo gi yor mar kworo pi, koro koseyawayawa tank no, tap ne no to pi kworore kanyo te to ok miye tich matek.

Tij pur oselokore e aluora niwach dhano sani ng'ato ang'ata timo pur kata e ot kata kumidake kata ka en od apanga iketo aketa besen kata daram tiketo kamoro oko kanyo tipuro skuma ni matis, ipuro nyanji ,ipuro dhania di gik ma tis tis. Sani dhano mang'eny timo pur ok kaka chon ma dhano ne puro e puodho ma dongo dongo ,sani kata puodho ma tis tis dhano nyalo puro to be sani dhano puro gik ma opogore opogore e puodho achiel

Tij puro gweno pidho gweno en tich maber kabisa. Niwach koro ineno kanyo kaka ng'ano nigi pesa kawuono. Tonge tonge ng'eny odhi uso gwen be nitie, jok madwa ng'iewo be nyalo ng'iewo. Ma en tich maber kabisa.